Kũhĩtũkĩra ũgĩ wa mũhianĩre ũgũteithia, ũgũteithia thĩiniĩ wagĩcigo gĩakwa nĩũndũ, tarĩu rĩrĩa twathiĩ twathoma maũndũ nakũu, ũgĩ ũrĩa twaheo rĩrĩa twaheo ndeto nakũu twathomithio ũrĩa tũkũrĩma. ũgĩũcio tũkaga tũkaũhũthĩra mwena wa gĩcigo gitũ na ũrĩmi witũ ũkagacĩra tondũ ũgĩ ũcio tũkũmatha nakũu, tiũndũ ũmwe na ũgĩ ũrĩa tũrakoragwo nagwo. Rĩu tũkũhũthĩra ũgĩ ũcio tuoya kuma nakũu. Kuogwo twaũhũthĩra nĩtũgũka tũcenjie ũrĩmi ũrĩa tũrarĩmaga natũtuĩke akũrĩma na njĩra ĩo njerũ. ĩni nũrĩmi witũ ũgacĩre thĩiniĩ wa gĩcigo gitũ.

Rĩrĩa tũrabũthĩra tekinoronjĩ ĩno ya kũbaanda na njĩra ya kĩnandũ mĩgũnda-inĩ itu, sana sana kĩrĩa tũkoragwo tũkĩnyĩbia nĩ time ya kũbaanda tũtĩbũthĩra mabinda manene kũbaanda mĩgũnda iitũ akorwo nĩta ũitĩrĩria wa maĩ rĩrĩa tũrabũthĩra kĩnandũ maĩ matĩgũitangĩka mũno, na maĩ megũitĩrĩrua o barĩa mũmera ũrĩ, tondũ ũguo nĩguo kĩnandũ giitũ gĩcetetwo, koguo gũtĩgũkorwo na ũitangĩku wa maĩ, tĩĩrĩ ũtĩkuuo nĩ maĩ, tondũ maĩ marĩa marito mũgũnda ũcio marakoro mathimĩtwo na magitĩkĩra o mũmera, koguo rĩrĩa tũrabũthĩra kĩnandũ mĩgũnda-inĩ iitũ njĩra-inĩ cia kũrĩma nĩtũreteithia, tondũ ũitangĩki wa maĩ gũtĩrĩ na mbegũ bado tũkũbaanda mbegũ cirĩa ciagĩrĩire na tũtĩkorwo na ũitangĩki wa mbegũ.

Rĩrĩa tũrahũthĩra macini mĩgũnda-inĩ iitũ, nĩtũteithagĩkaga mũno mũno tondũ nĩtũgũsave time, tũkĩruta wĩra ũrĩa ũraruta. Tũtiĩhũthĩra mahinda maingĩ akorwo nĩtagũciarithania akorwo nĩ mĩkandania, mĩkondobia, kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩraciarithanio thĩinĩ wa mĩgũnda iitũ, gĩgũciara wega, tondũ indo icio ciagũciarithania nĩiciaraga haraka, itihũthagĩra kahinda kanene gũkorwo ciĩ mũgũnda. Koguo rĩrĩa tũrahũthĩra njĩra ya gũciarithania, nĩ magetha maitũ tũtuĩkaga akuongerera, na tũkanyihia ihinda rĩrĩa mũmera ũcio ũgũikara thĩinĩ wa mũgũnda.

Ũũgĩ wa macini nĩũthiĩte na mbere gũtonya thĩ-inĩ wa ũrĩmi witũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mĩena ngũrani ngũrani. Ũrĩmi wa macini nĩmũtonyu tondũ kwĩna kũndũ kũingĩ kũbũthĩkaga kũbanda mbembe, kwĩna macini cirabũthĩka kũgetha mucere. Ta rĩu gũkũ mwena wa Mwea ragita nĩ ĩhũthagĩrwo gũtemera andũ mũcere. Ona mbandũ no ĩrabũthĩka, yani ũrĩmi wa macini nĩ mũtonyu biũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ũngĩthiĩ ta mananathi; nĩmekũbandwo na macini, marĩmĩrwo na makagethwo ma macini. Kogwo ndĩ na ũĩra mũiganu wa kuuga atĩ ũrĩmi wa macini nĩ mũtonyu biũ biũ thĩini wa bũrũri witũ wa Kenya.

Niĩ hakwa ũrĩa ingiuga, ndingĩanja kũhũthĩra robots kũgethaga cai Kericho.No wega no, nĩtũkũkũnyihia mawĩra ma a youth aitũ kana andũ arĩa makoragwo mehokete gũkorwo makĩruta wĩra mĩgũnda-inĩ ĩyo. Kogwo niĩ ndingĩkenerera rĩrĩa tũngĩanjia kũhũthĩra robots kũgetha cai tondũ nĩtũkũnyihĩria andũ mawĩra na tiwega tondũ kwĩna andũ makoragwo mehokete kũruta wĩra ũcio na nĩgetha mone irio ciao cia o mũthenya.

Arĩmi mahũthagĩra ũũgĩ wa macini gũtua matua megiĩ kũhũrana na tũtambi na njĩra ta ya kũhũra ndawa kana kũhũra ndawa mĩgũnda-inĩ tondũ rĩrĩa marahũthĩra droni kũhuhĩra mĩgũnda mĩnene mũgũnad yani wĩna caizi nene kadroni nĩkoyaga ihinda rĩnini kũhũra tũtambi tũu ndawa. Arabu rĩrĩa kadroni macini ĩrahũthĩka kũvũra nawa mũndũ ndagĩaga na ivinda rĩa tarĩu ũkĩhũra ndawa kũhũthĩra moko nĩũkuaga tũtambi tũu, ũkaruta mwena ũyũ ũtwarĩte mwena ũrĩa ĩngĩ, no rĩrĩa ũrahũthĩra kamacini tũtambi nogũkua tũkuagĩra ohau.

Macini cia kũhũthĩra ũũgĩ wa macini, cionekaga kũrĩ arĩmi anini, rĩrĩa arĩmi acio metwo mĩcemanio matwarwo kũndũ, mũcemanio ta wa ũrĩmi, monio mathomithio ũhoro wa kũhũthĩra macini icio, monio macini ĩyo nĩ ĩrĩkũ, na ĩhũthagĩrwo atĩa, na ĩhũthĩkaga na kũ. Na ta rĩu wonio ũhoro wa macini ĩyo, nĩũkwĩrwo ĩkaga ũũ, ĩhũthĩkaga ũũ, na ĩhũthĩkaga gĩcigo ta kĩrĩkũ mũno mũno. Kogwo nĩ mekũmenya ona ũteithio wa gukorwo na macini icio nĩũrĩkũ, magaikara na ũgĩ ũcio.

Kũhĩtũkĩra kũhũthĩra tekinoronjĩ, mawega marĩa arĩmi monete makĩhũthĩra macini kũrũa na tũtambi, nĩ atĩ rĩrĩa mũndũ ahũthĩra, tũtambi tũkuaga o hau, mũndũ nĩaratuĩka wa kũnyihĩrio mathaa marĩa angĩatinda mũgũnda akĩhuhĩra, macini ĩhuhagĩra haraka ona tũtambi tũu tũgakorwo nĩ tuoragwo na ihinda rĩnini. Kwoguo tũgathira mũgũnda ona haraka mĩmera ĩgatuĩka ya gũthiĩ na mbere.

Thĩna ũrĩa mũnene mũno mũno nyonete ngĩgeria gũtonya ũhũthĩri-inĩ wa macini cia gwĩtwarithia, ndambire kuona thĩna mũno nĩ ũndũ wa kũgũra macini ĩyo. Mbeca, mbeca nĩ ndambĩte kũaga cia kũgũra macini ĩyo, nĩgetha bote kũmĩhũthĩra. Macini ĩyo no ĩhũthagĩra betũrũ, nayo betũrũ maguta macio no mendaga mbeca. Ũguo niĩ nĩ ndonire thĩna mũnene mũno mũno. No kũbũrana naguo ndathire ngĩoya mbeca bandũ, ngĩhota kũgũra macini yakwa, na rĩu nĩ botaga kũrĩma nayo na nĩ ndĩrakenerera gũkorwo ngĩmenya kũrĩma na macini cia gwĩtwarithia.

Wa mbere nĩ gũthiĩ thiaga mũgũnda ngatua strawberry yakwa, ngoka ngamĩthambia ĩgaikara ĩĩ theru. Niĩ ndirugaga na ndiongagĩrĩra kĩndũ kĩngĩ tondũ nĩ nyendete kũrĩa strawberry ĩĩ theri ĩtarĩ na maindo indo, tondũ niĩ nyendete kũrĩa ĩĩ theri niĩ ndimĩongagĩrĩra kĩndũ ona kĩmwe, nyendaga kũigwa ladha ya strawberry ĩyo yika.

Niĩ no njuge marandete mateta nĩũndũ wa marĩhi ma mũgambo wa Skiza raini yakwa, tondũ Skiza rĩrĩa ĩ bau raininĩ yakwa either nĩ bũrĩrwo kana njage kũbũrĩrwo no nginya matinie mbeca ciao iria magĩrĩirwo gũtinia o mũthenya o mũthenya, koguo kwanja ũngĩbĩtia ũkorwo na Skiza ta ithatũ, o mũthenya o mũthenya maratinia marĩbi ma Skiza icio, na rĩngĩ ona ndũrĩ ũmũbũrĩre atĩ ũrĩa ũkũbũrĩre nĩnjigue rũrĩa rũgambi rwaku rũrĩina, aca. Niĩ no njũrie akorwo nĩta Skiza na tondũ nĩ nyĩmbo ciao marenda cimenyekane kũndũ kũingĩ cikoragwo ciabure, Skiza ĩkoragwo ĩrĩ ya bure, ĩtikaribagio.

Kũhĩtũkĩra motungata ma ũteithio wa intaneti, akorwo mũndũ ũcio ndoĩ ndamenyerete njĩra cia thimũ, niĩ no njoe ndĩmũikarie thĩ, ndĩmuonie o thimũ ĩyo gũthiĩ YouTube, ahote gũetha kĩrĩa arenda kũmenya ũhoro wakĩo. No athiĩ thĩinĩ wa Playstore, angĩkorwo nĩ ta App amĩ download na nĩgetha atuĩke wa kũmenya kũhũthĩra. No athiĩ thĩinĩ wa Google na nĩgetha acarie kĩrĩa giothe arenda either ekũaria na Gĩkũyũ kana na Gĩthũngũ, Google nĩ ĩtuĩkaga ya gwetha kĩrĩa gĩothe ũrenda thĩinĩ wa thimũ. Koguo mũndũ ũtamenyerete njĩra cia intaneti niĩ no njuge kwambwo nginya gĩkundi gĩa kũmathomithia. Okorwo nĩ ta mwena wa ũrĩmi mamenye ũrĩa thimũ ĩteithagia mũndũ kũhĩtũkĩra mwena wa intaneti.

Ingĩkorwo na kĩrĩa na timu ĩo ya tũroboti mũgũnda-inĩ wakwa, notũndeithie kũhũrana na tũtambi, kũhuhĩra rĩrĩa igwa ciakwa cirabatara ndawa , nĩikũnjigĩra mathaa ma wĩra ũrĩa ũrarutwo mũgũnda-inĩ ũcio.